Insurance nebo miyeindo ko kiit nekararan kot mising' nenyolu kotindoi kotindoi chito agetugul eng' kapchai ngunon eng' kapchai konyolu ketil insurance nebo miyeindo kesirchin lakwet agetugul amu neniton ko kiit neimuchei kotoret biik yon kabit uinda agetugul amu miten uinwek chebwonen cheyochei komiten insurance nitoni sikotoret biik eng' ng'alekab kanyaiset amun miten mionwokik alak chanan koit miyonwokik cheyachen miyonwokik chemochei rapishek chechang' sikobit kenyor kanyaishet kotoreti insurance niton nibo miyeindo keker kele kakonyorchigei rapishek chekimuchei kinyaengei akora ndayon kakiba Kotor kokakome chito en emoni kimuchei kora kesich rapishek koboishe insurance niton akemuch keyaen boishonoto akoi kotwo kararan mising' insurance nito ako toreti eng' ng'alek cheu chonoton cheamuchin ketorete sobet ak miyeindo nebo chito koten kosobei en ng'weny

Kit nekonon Ayan ole onyorchinigee toretet en kompunitab insurance yon kamach toretet tii ko ngamun en kila arawet tii omuche ikoito rabishek okochi kompunit nebo insurance sii amun miten rabishek cheyoche kikoito Kila en arawet ko en rabishek chuton nii koyon kerikoiten kila en arawet tii koyon kokoityin nyalilda anan ko kokoityin kit nemokingee toretet tii ko komuche kokonu rabishek choton ak kotesun amun nii en amunee netam ikoitoi rabishek choton. Koraa komiten tukuk alak che otinye baornatet neome kou miten bik che ana konyor nyosutyet nebo mat tii anan ko nyosutyet nebo oret ko en bichuton nii kotam konyoru toretet en insurance sii kompunitab insurance kokochin rabishek ana komara konyor chito nyosutyet nebo mat ak kololio tukuk chebo oliet neo ko ngamun kikotiljigee insurance sii kikochi rabishek kii sikopit kowekunen mungarenyin Nii ak kotestai en sobet nebo etkan tukuk. So toreti amun yon kerinyoru yalilda neo kokonin rabishek cheimuche itoretengee, itinye baornatet neyome en bik chebo kokwenyun ak en bik chebo emet chekikonyorchigee toretet tii kobun kompunitab insurance kotok kele miten ako oyonii ole konu rabishek ak kotoreti bik kompunitab insurance.

En kotugul yon imoche igonorchige chepkondok, ko en sobet yon imoche chito agetugul en emet kolasima komiten tuguk che mokyinge chepkondok. En tuguchuton chu mokyinge chepkondok, komapangani sait ne itu. Imuche koit kokanyasut ak komach chepkondok che chang, koyoin icheru chepkondok che kogaiyum iboisien en yoton. Miten nyasutik cheu mianwogik che chuton ko chemokyinge chepkondok ago makinae, matindo panganut kele itu en kasarta ainon. Amun mianwogichuton kochutu en kasarta age tugul ak komakyike chepkondok che chang, che yoche icheru chepkondok che kogaiyum che kogaikonor ak iboisien en yoton. Kora komiten ngalek chebo agot uinwek cheu ogot rubosiek. Ko rubosiechuto kongoit koyain komatainyorchige chepkondok. Anan icheru chepkondok chekoaiyum ak iboisien. Miten tuguk chechuton chekonu komatkesich kalyet en kayumet nebochepkondok anan en konoret nebo chepkondok amun en tuguk chenyasutik cheitu amun mi otkora nyasutik cheu chebo ma ak alak che chang. Ko nyasutichuton kokoninin icheru chepkondok che kogaigonor iboisien en yoton.